Kadolita misa, lorika, enkitok, oldirisha, olee, ilbaketi, ilkabati, o nkartasini, anaa impukui.

Kore ena toki naa keitumia inkitua, aasie nkai entoki naji family planning anasiiyie aduarie ramatare eishoi enche, neaku keata ninye tipat oleng tiatua olosho.

Ee kaata tenkaraki ore taata emoyian natupukuo aa maleria naji enkererua, ore ilbulabul lenye naa enkijiape, kejing' oltung'ani esesen neikiririra oltung'ani nemeok shaii nemenya endaa naa.

Ore te sipitali teniata emoyian Enkoshoke, kenare ning'asa alo adol olkitarri otii wueji errekod metodoli errekod inono tenaa oshiake egira aata ina moyian nirreu taa ninche ina Kata enetii clinical officers tenaa olopisai lebiotisho nikincho naa ninye oldawa. Naa kenare nitum ebaare aasioki tengaraki kore emoyian Enkoshoke keidim neya oltung'ani tiatua esiai tikitam ong'uan.

Kore tenilo sipitali naa kitum ebaare oo moyiaritin napaasha paasha amu etum ebaare emoyian Enkoshoke, emoyian olnchoni, emoyian sii duake enkue, onkulie moyiaritin pooki nitumo naake oltung'ani.

Kore peibooni imoyiaritin te murua ang' naa Kenyaa iltung'anak daiki naata afia naa naata biotisho neituku sii iltung'anak inkaik neak inkariak sidan naayiara tenaa naatipikaki ildawa pee ibooyo naa imoyiaritin.

Ore enikoni enkere esukuul peesishore imp'angoni edijital peyie eisuma nilepunyie enkarriyiano enche naa teneyau sipitali enkomputani nang'asuni aisho enkera atuum menotito ujusi toweujitin neyai enkomputani, era kutitik neisho sii serkali metaa lasima olomoni ledinitali the primary ote sekondari o impaka university.

Tenkariki kolo aibooyo imoyiaritin toonkera, taata era kutiti o kenya ake sii etubulutua aaku iltung'ana kitua, neaku ina taa paa enetipat temurua ang'.

Kore entoki nalotu idamunot tenadol harmacy naa ildawaii tenebo orlkitarri ni oata Inangan naiborr naado Yaani overall naiborr.

Katoning'o eji kereteny ena toki biotisho, ilmaembe biotisho oleng, natoning'o sii eji mebulu tonkop nemeirorua, aa nkuapi natii enkijape neaku wejitin naa ilpurkeli ake oirorua, ebulunye ilmaembe oleng.

Kalo sipitali alioyo biotisho aii enkatitin pookin naning' ajo kabisiong' naa kenarikino amu kesiokino ilkitarrini Aadol emoyian Eton eitu neaku sapuk to seen , nekibaki ewon eitu eaku emoyian sapuk oleng'.

Keinyiang'uni Intokitin naijio enoo Dania noorkitunguuni ee niyau shumvi, niyau sii elata ino, nidung'udung' inkiri nipik engitunguu enkima kore pee edarr ayiengu nipik Engiri, ning'orog' ning'orog' ore pee enyikaa nipik irkitunguuni , ning'orog', nipik enk'are nisaiaj' ore pee ing'uraa tenaa keoto basi neitayu taa ninyanya taa.

Keyiare nikiutaa orkitarri, amu ninye naa oota enkilimu ashu enkisuma nayiolo ajo ore idaikin Fulani naa keret sesen, kore ndaiki naaje naa meret sesen nikiliki naa ninye endaiki ninya neaku naa keeta Ina toki dupoto oleng' tosesen amu meitoki iltung'anak aanya ndaiki nemeretisho Kenyaa endaiki naata afia naata biotisho too seseni.

Enetipat enkutumiaroto oo mpirai naa sii kondomi tengaraki ore ninche naa kepuo naa aarishie iltung'anak emoyiaritin naijio duo ukimwi ongulie moyiaritin siake. Nepuo sii aarishie inkituak peeme Tum enkera tengata nemenare, neisaidia sii familia naata oltung'ani obo emoyian naijio duo ukimwi nemeeta Kwa mfano nemeeta oripayian Neeta entomononi neendelea naake ninche omaisha enaa oripayian wentomononi kake nemetarasunoi emoyiaritin.

Kore enkata naatae engolikinot nepuo ing'orr egarri iltamoyia kenare neyiolou iltung'anak ildawaii oidim neisho oltung'ani ontoki naijio first Aid metaa ore duo Eton eanyita oltung'ani meitabari sipitali nang'asi naake aisho enkiti baare Eton naa Eton ebaya sipitali meishori ebaare sapuk.

Kore siai loo nchooii naa Kera ninye siai lobo sidai amu kenare naa kila Engang' netii inchoo tenaa sii duake ena aji napoi aisadiare ate tengaraki keiboyio imoyiaritin naijio kipindupindu teneitumiari inchoii badala otenepuo iltung'anak naake aaton teuluo tenaa tiatua sii isurr tenaa irkiek.

Kore Nyamali natumii teneeku etii biotisho batisho tolpurkeli, naa ketii enkatitin naa meetae egarrin naakwatunyie iltamoyia sipitali naa ore sii nemeetae esipitalini nataana naakwatieki iltung'anak oltung'anak sii lemeyiolo aajo kepoi sipitali neeku irkiek lekienyeji eisho ate.

Kore eng'eno naata naipirita ena kipirta naa keisaidia oleng' amu teniking'asae aaya sipitali nikimpimi ore ewueji nedol olkitarri metabaa neng'asae aipimi pressure olodo peetum olkitarri atayiolo enetiu pressure eitu ang'as abak.

Kore enkoitoi naadimi aatusuj' pee eponari biotisho te murua enkiteng'ena olorere toontokitin naiusu endaiki sidan naaret iseseni wengiteng'ena sii naiusu irkiek sidan loowok oltung'ani tenemoi, o wengiteng'ena sii emurua najokini peemeitoki iltung'anak aitubu ate tiang' peepuo sipitali metabaa ilkitarrini.

Ainyio pee ilepa Bei ena simu? Naa ore apa telde ari kayeuo ake taata ele duka nikimirakinyie impisai nemenkuna, kanyio nailepie Kuna tokitin taata.

Kanyorr ena bae tengaraki keisho enkera eng'eno, neyau sii maendeleo atwa olosho lormasae naa manyorr duo naaji naa nadol enkera enoshi Kata etoni tenkop, kenare Neeta inkera ilorikan sidan tewueji neisumareki.

koree enaa naa enkishoroto esipitali naji mbagathi olpolisi nakera enetipat tenkaraki kelo aisadia esiai olpolisi epuoo ninje atum ewueji nangamunye baare tenkata naata oltung'ani enyamali tenkata ebiotisho

Enetipat peituku oltung'ani nkaik tolsabuni tenkarake kelo aar imoyiaritin, neibooyo sii emoyian naijo ene kipindupindu, anaa nkiriata, nelo sii aretoo biotisho o nkera olosho telulung'ata.

Kore reteto natumi tenkopang nkata naatai batisho naa keisapuk kake keyaa naa enkata naado pootum ina reteto tenkaraki nemesidau duake ntoki naaijio irbarabarani ooshukunyie naa ina reteto abaikinyie lorere.

Kore entoki nagira aasa tene naa enkitok nashomo atumo oldakitari lenye meing'urai enkerai natii enkoshoke tenkaraki naa nkitok natunute ninye neaku keyiore nedoli eneendelea nkerai aas tiatua nkoshoke.

Kore dupoto nitum tenijing olturrur, naa indim nisave impesai inono, nindim sii nilo niya loan ning'asunye biashara, tenaa sii iendelesha biashara ino oshiake niata tengarake naa naishooyo ilturruri impesai emkopo tena sii esile.

koree entoki naishoo sipitalini kutitik meta metaa tenkumoi enkoitoi nasarunyieki enkishui tenkata ebatisho naakelakueniki ninje msadani esirkali neshomo sirkali aaaku itu duoo epik ninje mpisai ainyang'unyiee mashinini tenaa sii epik kulie oitoi nasarunyieki enkishui nkata batisho sipitalini kutitik

ee kaata ngeno naiborie moyiaritin nalokunye na kishakino paata atenkaraki ore moyiaritin na ntokitin torok nemenare pe eta oltungani nenare pe iyata ina ngeno na pitum aibokie nena moyiaritin atirishie kewon olerore lino olturur lontungana kulikae likurtakine naake tioriong.

kore entoki nalotu ndamunot enadol enaa naa olmeitai apa le corona arashu covid 19 oeuo neng'asa ilkitarini aishopo enaa enidol tena pisha

enetipat peasi ena baee tenkaraki kelo naa aitagol biotisho tolorere nelo sii airashu enkishui oltung'ani nelo sii aitoki aaku ketaa ake tipat tolosho pookin amu wore petumi mbaa are nirashari enkishui oltungani ewuon naa itu aku etua

ene tipat pooki sii ildawai aashu ilkeek lesipitali angaraki aaranaduoo ninye sidan aashu kepitiyayiee naa niche nkoitoi esayansi nepuoo naa aretu aishiunyiee iltamoyia neibooyo sii nkulikae moyiaritin duake

ee kadamu nkolong' natasa enasiai, kake wore sababu enye naa kisaidia oltung'ani metaa keruko loodo aim sesen aitobirari nerishie sii oltung'ani moyiaritin naijioo noo obesity tenaa impiron nagiro wueji nayieuni

Kore entoki nadamu tenadol ena siai naa enkolong' nashomo aipim emoyian e malaria tenaa enkirewua te sipitali, we enkolong' sii nilo oltung'ani aipim emoyian e ukimwi te naa biitia.

Kore ene siaai naa enkitaari najira areem iltung'ani esintaanu. Neeku kore tiniisom oltung'ani naa elikii ajoki kepoo naa sukuul e nkitaririn pee otuum iltung'ani eiteloo lncheek sidaan o nga'ata nanere nereim iltung'ani e sintaanu.

Ore ena naa ilkitarrini loitashoo tenkutuk esipitali naa kore entoki naitaa enetipat naa enare oshi naa keeta iltung'anak pookin ebiotisho neaku naa kenare neetae ilkitarrini amu ninche naa loobak iltung'anak too sipitalini.

Ene tipat peishori entoyie esukuul inena angan naaji sanitary pads kake kelo naa aisaidia biotisho enche nelo sii aret ninche metotono tesukuul nemeitoki aata enkuretisho enkata naata naa irkilani eure aashom sukuul tengaraki naata irkilani lenye.